Anee ko asirat alan kiresirwan SHA kiasirjigen SHA nenyunet ii ko chang keljinoik cheonyoru kot missing inoboisien katit noton nebo SHA, SHA initon kora ko boisionikyik ii kochang kot missing en chi agetugul neboisien, anan en chi agetugul kibkosobe ko toretoksek chi alan atoretoksei inoboisien SHA en ng'alek ab konyoiset, SHA initon koranko kikotoret chi tugul kong'eten ng'oit alan komong niton boisiet nebo SHA ko kikotoret biik oleo n'gamun imuch ibeitil SHA ra kotogor kobois en sibitali ak imuch ot ibakekerin en sibitali koboishe SHA meliboni rabishiek agot nusut en sibitali ta kityo kokarilipan SHA nengung'et ii agesirun SHA kele kakonam kobois en chito negakiger en sibitali, koboishe en gii agetugul kototun imong'u komakiyoji gii en sibitali ta kityo iliboni SHA neng'ung'et arawet ko kararan missing.

Laiktoriat notok nepo tai, nepo Kenya ko kikuren Jomo Kenyatta ne kiimuch konam laiktornatet eng' olin po kenyit ap sitini ak ang'wan akoik kandoindet, notok laiktoriat nepo Kenya. Ako kingo toma koek laiktoriat notok nepo Kenya ko kipargei ak kiplelachek en tapan olin kptoma koit kolelchi emet nyo notok nepo Kenya. Ko kiangopargei ak kiplelachek akipsa chichi kotatu agot kerat, kiit kerat inendet. Ako kingo toma agot kora kerat ko kitun kowa olin pa London. Ko kiwendi koparchingei, kopa kosupati ng'alek ap mbaret nepo kowek ne kikarep kiplelachek kora. Ako kingoit nyukoparchigei laiktornanetet notok nepo konyor kosapchigei anan kotepchigei menotok po keny, kerat i endet ak tuun kitiakta. Ko kingitiakta nyu koek any prime minister notok ne tai nepo Kenya ak ko pur kidogo any kenyit agenge koik any laiktoryat notok nepo Kenya ak kondochi emonotok komye akoi kome inendet.

Ngotkoo, anan ndaigu chi neo noton nebo kanyoiset en emenyun, mising ko emoniton ninyunet bo Kenya kochang tukuk chamuchi ayai sigopit kotesak ee boisietab soet en sipitalisiek. Miten tuguk che choton koboisie en soet chechoton koboisie en kasari kimiten inguni, kou elekiboisioito labtopisiek anan kompiutaisiek ago choton ko, kimuch kiyokto ngoliot ne nuach anan ngoliot nekoi koityi chito age nemiten en ofisinyin ago notok keboisien en soet. Ko sigopit kobois ngalechuton chubo soet koyoche keker kele ngineti biik cheu taktariek en sugulinywan noton nekineten agobo ngalekab konyoiset koyoche kokikinet konai alayoche kinet konai elekiboisioito tuguk choton chebo en inguni cheboisien kiyoptoen ngalek, ngolyot ne nuach ne imuch iyokyi chito age nemiten en ofisinyin ingo. Ngotko takitari nemiten en ee komostanyin koyoche konai olekiyoktoito kiyotet. Ko kit noborchinige, kokonai chitugul korok siamuch aibu.

Rutechin biik olekiriben tiong'ik choton chebo timin ih en Kenya anan ko ot en emotinwek alak lakini ko en missing ih ko emenyon bo Kenya ko chang biik kot missing cherutechin olekiriben tiong'ik choton chebo timin ngamun niwe olin kiriben tiong'ik ab timin ih ko chang tugun chebekerchinigee chang tiong'ik chebekerchinigee chetom ikere chechoton ot komokibai en gaa olin ana mokiboe en olibo resop elemenye biik. Tiong'ik chuton ih kongeba korutechi biik ih iba koswa ana ibakoker ih kosiche chepkondok emenyon noton nebo Kenya chebunu en biik choton chemiten en orit ih anan chebo emenyon bo Kenya ak biik alak chebwone en emotinwek alak ko ngesich rapinik chukando ko choton cheketesen tai keyoen kasit noton neyoche keyai keyochi biik en emet ako kora koter akobo rapisiek ih kobendii biik akonetegee tuguk chechang, kakibai konyek kakimungyi kora metit ne mara koan kong'et koa ing'et neyoe nebo resop ko nibeker tiong'ik chukando ko kor kebaibaitu inoe ile tiondo oinon ak tiondo oinon kounee ako tindoo kalait oinon ako korom oinon komokorom oinon

Biik chechang kot missing kobendii kolonye tulwet amun en tuguk choton chekikokas en otindonik kolenen bichu nan kebe kibakekas ana keswechingee ak echek sikobit kenai si ngekose komwoe biik kolenen miten nee tulwet ih kokibe kot keker ak echek mokimoe sikokose kipkutina anan kokose kityo otindonik komanai kotomkokerchigee icheket ko ngebendii tulwet ih ko biik eleoo ana ot kou anee ko elekikokostoi otindoniot nebo tulwet yan kilenen kilonye tulwet ih ko momoche kelany tulwet ak ngoroik choton chekilen konyikisetu kot missing amun terter tulonok komii tulonok chekelonye ko miten oo asista kotonuiso. Kora ko ngelonye tulonok chu komomoe kilach tuguk cheu silipasisiek, moe kilach kwosiek choton chetuche kelyek sikor ilonye komabarin ana kochurak kelyek ak kora ko tulwet ih kolenen biik alak oo koristo ko tulwet ngelonye alak tulwet ko kakobulgee ngap terter tulonok mii tulonok chemiten barakiat olino barakuk choton chekule biik

Itondap emet ko ipu kaimutik choton che chang' kot missing' en ole teptai emet anan ole teptai kokwet amun itondap emet komiten koterterchin kotiengei ak kepeprwek che ter ak ole kikiaita emet anan komasotet. Kou en emstunwek alak chotok che kipaorchin ropta ne oo missing' komitei ematunwek che ng'oenchik piik sapanwekwak koleen ngorop angot missing' komuch emanotok kosu. So ngopure piik, kopure piik koripe gei kolelen ng'wany kosu ng'uny. Ang' ko suu ng'ung'unyek en emewa kosue komuch kokon ng'oyandit ne oo missing' amu imuchi kopar piik che chang'. Miten kpra emet ne ngoropon ropta ne oo ko kiiput emani alan kokiterekta emet koput kowa ng'uny. Ko ngot ko ropon ropta ne kaet missing' ko nyu kolae piik en yotok. Imuchi kola rurutik ap piik, kola tuguk che u tuga, kola piik. Ko kor kokakoip chotet kopar piik ,kong'em sapanwekap piik che chang' kot missing'. Asikomi emet kora ne ngo nyo any kemeut kopeku piik ak kopetu tuga nga mami anyun che kiame.

Mornetab biik choton anan mornet nebo netononjin miondo noton nebo ukimwi kotindoo komonutiet neoo kot missing en emet kotugul ngamun tindoo kelchinoik chechang kot missing cheimuch kotoret biik chechang tai ko chii kipkosobe aketugul kotoreti kotakomuch kosop chito en komie. Mornaniton oh ko yan kakepiman chito anan en kebeberiton ko yan kakepiman chito akenai kele tindoo mioniton bo ukimwi ko kong'olonchin miten biik chekikinet akobo kong'olonchi biik akobo elekiriptogee yon kakenyorchin mioniton kooche keteptoo ano anan yan tom kenyorchin kooche itepte ano ko biik choton chekikenyorchi kotindoo mioniton ih kooche kinet icheket kelenji kotep chito ngo kikokeso kong'et ak chito noton ne nenyin koto kwondo konyor kong'et ak boyondenyin mat kowendot kotangoat kora ak kineti bichuton kora kelei koboisien kerichek choton chekokikochi matkotwaldaen anan matkobakakta kerichek chuton sikotestai bichuton kosop koikeny anan kosop en sobet noton nekoi ak kobur bichu koboiboekitun kokerkeit ak biik alak tugul

miondo notok nebo korona kotindo koimutik chechaang missing en bortab kipkosobe agetugul mionitok ngobo konam chito koyoche koron keker chito en ole moityindos ak chi alak kilen ele mokere ak chi ngamun mionitoki komiondo nengoi missing imuch koker mionitok kabusetab chito ngamun moimuchi chito kobus komie ibuse lagini mongu kabuset nekiten ako chichitok kora nikanam mionitok nipo korona komoche kowo maat en borto woo maat en borito nyinet so komoe kolupchoni chito kitioki akora komionitok bo korona kotimokse serunek en chito alan rirtos serunek en alak kongoririo serunek en chito ni ikere rirtos serunek en chito sait agetugul ako baoot konyek koo korikere kangemak borto koot en chito ngamun bo kongeme bakat oot olimpo bwonik korikere kolole chito kolole chito kabisa nebengen sikomuny en chichito nikanam korona mionitok kora komuche kobar chito bore biik ngamun ngotesta chito koetyin maat kounon ak korirtos seruneki koite betut nebore mioniton kora

Bongonutikab sipitalisiek choton chebo biik che magororon metoek anan biik che kikuren kibionik, ko bongonutik choton ko chang che kiburchinge keger kele kakiwek metoekab biichutet kowel kou kotom konam komiaso icheget. Eeh! Biichuton kora koyoche komiten takitariek che kisomanji ngalekab biik che kaimuch kotam kelen konwagegitun ee kabwatutikwak, chekinosto, koyoche komiten tugul sikengololji biichoton ngotesta komiten en kanyoiset nenywanet en wotit nywan ngamun kitobone biichuton kora kindoo wotit nywan nebo biik che makororon metoek, icheget. Ko miten takitariek chemi yoton cheribe biichuton ak kengololjin ak kikachin kerichek kora choton che ngikochi kobosakse kora iywek choton chemiten metit ak kowalak chito kobur kobwat komie. Ko ngotesta chichi kobwat komie konyo kabwatutik ko kororonegitu, komi biik che teseta kongalanjin, kengalaljin, kengalaljin bokonam lain.

Kipsomaninik choton che kograjueten i, lo kararan missing' ,ako tos alen kiit ne achame en pichuton i,koter ko kakonyor chito chepkulet noton ne karon ne imuchi akot kopaishen kosame kasit ko paipai koran kowet ngamun kokwet kora che tareti chito en somanenyin kot komuch kotar ngamun chito keachin arambeishek kele kosomanen si karon yan kanyukograjueten i, komwae kongoi chi tugul ko paipaiyet ndamun kanyukotaret pichakanda, kanyukotaret piik kora chemiten kokwanitok. Kakotesak kora makarek che mi kokwet amun yepo kosich kasich chichitok ko kakotes kora makarnatet eng' kokwet. So ya miten chain alak tugul chemiten olon i, kemuch kekure kelechi okurwech lakwet ap kap anum amu ngamu poipoi piik ko ye kakisomeshan lakwanittet . Ako kiit ne kararan kora ko kakopos pananda en emet. Makomuchi piik kora kopur en pananda anan makochorsei piik amun kakonyor ng'amnatet ne much akot koyai kasinyin ne kilen katachigei inendet ak koyai kasinotok ko ine inegen.

Chitok notok nemiteii opisit nepoo homabay ko chengee leshenit nepoo mungareet asikomuch koteseteaii boisheen nyiin amun iaee poisheet agee tugul taa kotinyee gee ak poishet age tugul amun iparuu kolee tuguu chuu ialdaii koparuu kolee kokinam ketilenin aisuruut nepo serikalii ak kotuuguuk chotok kokararan missing